Ore naai ara olopeny enkiti biashara, mang'amu naai nanu iropiyiani nairriuni te esimu naa ore sababu naa, ore iropiyiani nairriuni te esimu naa teniidimnena ropiyiani aataa tenikosea oltung'ani namba nepuo nkulie amba neme kunda inonok nebaiki nidipa ilo tung'ani aipang'a nitu naa sii itum iropiyiani, ore enkae ore mpisaai naai e M-pesa naa kehol amu are enilo alo aitau naa kigili aadung' neeku ore iyie enaduo esabu niata meekure naa ina mau igilaki aadung' iropiyiani.

Ore entoki naatareto nanu naa ore enoshi kata miata oltung'ani iropiyiani pii ebaiki niata enkerai esukuul netushukuoki nalo naai akuatiki ele turrur alo aishiraki ee nekinchori naai esile naba enaa iropiyiani naai niyieu oltung'ani, neeku ina entoki sapuk nanu nadolta tesiai olturrur naa ore sii esiai olturrur naa kesidai amu ilo apikipik nkuti pisai niya nai iyie nkumok naa niigil alotu ashuku neeku naa ninche intokitin naai sidan naidim naai olturrur ataa nkiasin sidan naasita.

Ore ena ampuni naji British American Tobacco ore ewueji netii tolosho le Kenya naa Thika naa ore esiai enye naa enkitaunoto oo sigarani, nitobirr sii ee orkumbau nemirr orkumbau nemirr sii ombenek enye, neeku ninye esiai ee ena ampuni najo British American Tobacco.

Ore ninye engolikinoto oleng ekuna ampunini naishooyo isilen, naa ekeishiliwa impisai enye amu eya tanakata nias application naaji ina saa, amu inyamal naa neaku iyieu iropiyiani naa keishiliwa amu ebaiki naa olapa eton enaduo APP pee kilo alo aisho loan ashu keidim doi aatomitiki pii. Ore sii doi enkae naa impisai kutik eishoru kuna aapi, amu inepu ajo eya maa mia tano kinchori ashu eshata nebaiki naaji niyieu iropiyiani kumok. Niaku ninche ingolikinok naaji ningira aimaa tekuna aapi naa naishooyo isilen

Ore nanu tenaelewa naa ore uber naa inoshu arin naanap iltungana ee matejo nI taksi neeku ninche ninye uber ore sii esidano enye oleng naa eke ekeitumiya oshi inche etii inamba naitumiya naa enijing nai online teniyata nI oltungani data neeke aitolu ake nebau taa nekebau tesiokinoto naa keisaidia nai iltungana tenaa kumok amu ebaiki niyieu nipopou ewueiji nirara kumok nemenap nai iltungana oltukutuk arashu meyieloi nai aipotu enisan neeku Ina uber nai naidim ayeu ayawa ntae .

Ore nanu emasho sapuk nanu nashomo eh naa enkomono ormarei anye apa ewueji nashomo natodua intokiting kumok oleng amu etang'asaki ninye kwanza aaku ore inye ormarei kwanza nei neishopo ninche uniform ore iladuo tung'anak neme nkumoki eeta ebaya oltung'anak e h miai are nishopo orkarasha pookin onyanyuk ore sii enkae nee netomonokoki pookin neyelieki nishori eilata nayelieki nkomomi kila mutu neeku ina inye nanu emasho natodua neetuo iltu irkituak akeyie pookin amu eewuo orgafanai orkiti lenye nelotu nelotu women rep niaku naa emasho apa natodua nanu ajo emasho sapuk oleng naa kadamu.

Ee kadamu ako ore Kmall naa enkampuni natii Kenya naa ore esiai e Kilimall naa kemirr oshi ntokitin toloing'ang'e ashu tormutandao naa kemirr ntokitin, kemirr isimuui ,kemirr tablets neeku ore Kilimall naa nkampunini naamirr naa ntokitin nijio nena ooh nemirr sii duo nemirr vyombo neeku ina eesiai e Kilimall.

Ore siatin o rais naa ninye ore entoki edukuya naa ninye kwanza olkitok loljeshi lekenya amu ninye naa orikito ore sii enkae naa ninye nai tenakata oitasheiki nai inye enaa Kenya toonkuapi eboo ninye nai lolo inkuapi eboo tenepuie aiguana naa ninye lolo ore sii enkae naa ninye oshoru nai minototo nai Kenya ninye ongaamaa olorere ajoki maipungata mataa entoki nabo neeku ninye naa esiae orais .

Ore ncck nitashieki national council of churches of kenya naore esiaia enye na eisum olorere nishooyo nai engeno tonkanisani ore esiai enye na kepuo aitengen ltunganak mibungata netumi nai engeno oreentoki nai naata ltunganak na kitobir orningo neaku ninche siatin e ncck.

Ore KICC naa ninye enkaji naado ,naado duo tinakata tekenya, tolosho lekenya naa nairobi etii. Olee nemeeta taa taon naa enkaji naijo ina nemeetae enkaji naijo ina .Amu ore KIcC naa enkaji naado saidi nemetii enkaji naijo ina.

Keyioloi sipitali e kenyetta ninye sipitali sapuk teleosho na ore entoki nayiolounyeki na sipitali nye sapuk ore si enkae na keeta mashinini naingorieki nai ltamoyia ore enkae neeta irkiek neeta sii ldakitarini oisumate oyiolo nai kuna moyiaritin kumok neaku ninye nai pa ninye sipitali sapuk naa tekenya.